Ore ena baye naa ene biashara ore ena biashara naa keyiu keyiu keyiu kuna tokitin ee keyiu irmayai aa keji kuna tokitin irkelesuleni niyiu irmayai naa iindim aitushula pookin oo nkukui.

Enetipat enabaye temuruang' amu oree enasiai oonkishu egiredi naa keishoru kole naa kore naa biashara. Oree ena biashara naa keyeu oltung'ani oijikakamua amu ore nkishu naa lasima peeishori endaa ekutosha oenkare ekutosha.

ee etuduuki, etuudoki apa kitambo osintanol oji ole measles neteeku oel oloji ole tetanus ashu oel polio. naa ore lelo sindanoni apa, naa ninche oibooyo moyiaritin, ore enekunayioki, naa iltunganak le afia ashu iloo sipitalini iriwuaki ooyiolo naa atuudisho. naa nepuonunui naa neimari kila mtu aud ilo sindano apa naa eton aa nkera.

Enkari enkima esidai amu ore engari enkima naa elelek e nauli enye arashu elelek tikit enye na kenap ltunganak kumok na ore engari enkima melek

Wore tiivi nanyorri tolosho le Kenya oleng' naa keji citizen tiivi, amu ninye naishooyo irkilikua oobaya loonkuapi naapasha.

Ee ekiata ore ena kigeroto olmalimui lenkerai naa ore ele malimui naa keigeri peeifundisha ena kerai toonkatitin neme nedarasa arashu nemaane sukul, entoki naji tushon. Ore ena tushon naake eifundisha ele malimui enkerai kuna sabjeti nemeyiolo ena kerai ashu naatii ena kerai abori oleng'.

Enetipat paas enabaye amu oree kuna kineji nabo, ekeeta kole, nkineji naidimi atalep oleng' naa ore eniare indim sii atimira, atabolo biashara amu eisho kuna kinejik oleng' naa teneisho indim atimiraki irkulie tung'anak.

Oree panyorr ena baye naa ore ena baye naa ore kulo sindanoni naa loiboyo moyaritin pemekiibung' arashu teneewuo ina muoyan nemekindim naa atijing'a osesen amu kindipaki atuudo olchani le biotisho.

ore entoki nadamu tene tendol ena siai, ore ena siai naa esiiai naji ene fish pond arashu eramatare oosinkir. ore kulo sinkir naa iloo miri arsu iloonyae, idim atimira pee intaa biashara.

ene tipat enkiremore amu, ore enkiremore neeta faida sapuk. ore ene dukuya naa edaa ninyia iyie openy. arashu nidim naa aishoo edaa nanya ormarei pookin. arashu naa nince imir pee itum iropiyiani. ore kuna ropiyiani naa ninche iendelearie saidi te kimaisha.

enetipat ena bae tenkop ang amu ore ana na darasa arashu sukuul. naa ore ene naa nkera eitengeni, neeku ore sukuul neeku enkitengena sapuk obaa pookin naagira aendelea tenkop arashu ntokitin pookin naiusu elimu.

Ore enasiai na esiai eusafi ashu esiai etakataka ore eniko enasiai tenibelekenya naa keori takataka apik ewueji nabo tiatu taun, neaku keima ake oltarakita egira adumu takataka apik olori ashu pepuoi apejoo tewoi naishaakino.

Enetipat enabae tenkol aang amu kifundishae ltunganak nkoitoi naibooyo emoyian ebiitia, ee kuna tokitin naishori na peibooyo nona moyiaritin toltunganak oota inamoyian pemetum elde oata.

Ore entoki nadamu tanadol enasiai na esiai enkipimare endim oltungani ashomo mekimpimabiitoa onkuilie moyiaritin

Enetipat ena bae tenkopang naleng' amu ore enabaye naa olsarge eitayu oltungani pee eisaidia iltunganak lesipitali lemeeta isargeta ashu iltunganak ooyieu eretoto too tunganak oishori isargeta tesipitali.

Ore entoki nadolita tene naa, impirbili are orkeek naibungita oltungani. Oree olchani ledukuya naa keji neephirapine tablets USP 200mgs.

Ore tininyng'u tiifi torrono te mutandao teniyu niliki olainyang'ani lino peyiee kirrinyoki iropiani naa ijoki eeh kastomai oshi lintumia, kastomai lai aomon peekishukoki iropiani enapa tiifi nainyang'ua amu ee ore ena tiifi nainyang'ua naa torrono mekure easita esiai naishiakino neaku kaomon pee kirrinyoki iropiani ainei paainyang'u engai tiifi.